Wang apaya mawuok Nairobi kadhi Nakuru kod Eldoret, yoo madhi mombasa kowuok Nairobi ,ndara mawuok Thika kadhi Kiambu kod mawuok Eldoret kadhi Busia machiegni kodi Bungoma. Yore moko gin mawuok Nairobi kadhi Ngong' road sana sana ndara no bet modich kabisa nikech jok maluwe bedo mang'eny kabisa. Ndara moro en madhi Limuru kingado godo Unep en ndara manigi gache mang'eny kabisa.

Mokuongo, idonjo e mbui mar jong'ad oshuru mar KRA gi pin mari ae iketo password to irwaki ei page mar jo KRA. Bange idhi, idhi e kar duoko ma onego iketie oshuru mari ,iketo tarik mar higa mokuongo kod tarik madhi gi giko mar disemba to idiyo button manyiso ni ok chuliga omenda moro amora kata mshahara. Bange ibiro penji ka in gi adiera ni ionge kuma ondikie michulie to iyie, gikone duoko mari mar ripot biro wuok manyiso ni in ionge ga chudo moro amora michulo ,koro dhi wuok zero. Ae bange no, inyalo keto duoko ni no e kalatas aito iwuok e mbui.

Mokuongo jo KRA onego ogol weche matek kakaidonje portal mar jotij nyaka nge namb a mar pin kod password. Inyalo ket Itax idonje kod namba kipande kende mae biro reso jotich kod paro gik mangeny ewich nikech wach ni samoro iyudo ni ka higa orumo to namba no lokore, koro nyiso ni jatich nyaka lok namba no kendo mondo mi to kendo odhi nyime gi wach mar osuru. To ni kambe kod joma ondiko jotich duok mar dwe ka dwe dwarore ni mondo ochwal nyaka tarik apar gabich gi mondo omigi thuolo malach magi nyalo loso godo gino tee e yoo maber. Gikma irwako e form mar P10 bende obed matin nikech kagi ngeny ahinya to samoro ngama rwako gi wiye nyalo wil .Mogik en wach withholding tax, bende onego okete obedi e yoo mayot nikech kaka sani, pod tije tek nikech idwaro ni irwak gik mangeny mamoko jatich nyalo bedo ni kia

Yiende luoko muya ka okao maricho to ogolo mabeyo ne dhano kod lee, mae gik muya kaka carbon dioxide ma nyalo kelo thoo ne gikma yweyo. Tiend yiende konyo keto loo bedo motegno mondo ogeng' oula kapo ni koth ochwe mondo kik ywa puothe, ma miyo cham nyalo dong'o maber ma mi kel yuto ne jopiny okonyo kuom loso pii obed maber ka oyuayo gik maricho ma nyalo thoo ne gik ma yweyo to modho. Onyalo kelo yien ma igedo godo kiloso go gik ma dhano nyalo dakie kaka ute kaka ndara kaka duke kod inyalo ti kode kaka mh kitedo godo mondo mi jii ochiem, inyalo los kode gikmoko e industry kaka kalatas, bunge bende kelo welo ma wuok oko, magi joma biro neno kaka bunge chal e piny ka to mae nyalo miyo nyaka jopiny bende yudo tich jokma rito kwonde ma welo go biro budhoe.

Ne mbolea mwatiyogodo mokwongo gin manigi nitrogen mae en kaka urea, ammonium nitrate kod ammonium sulphate. Magi itiyogodo seche ma ikomo kod ma itiyogodo miluongo ni phosphorus gin mangi kaka DAP man kaka MAP kaka DSP mago itiyogodo seche ma ikomo. Ae wan kod manyiwa mangi potassium, magi itiyogodo e timo topdressing gin kaka miluongo ni KCI kod wan gi manyiwa mamoko kaka NPK. To manyiwa moko bende igolo kowok kuom jamni, mano kaka compost ma ichoko chieth jamni tiketo kumoro ikano ae bang'e itiyogodo e puodho seche mikomo. Yedhe mag kute wan gi yath miluongo ni steladon ma itiyogodo kuom jamni ka idwaneg okuodo kod lwang'ni. Wan gi mamoko kaka Bamako mitiyogodo kuom oyuech gi dudu dust mag olwenda.

An gi pacha aparo ni SGR ber moloyo gari machielogi nikech ng'wech moringo godo nimalo kabisa ng'iso ni kiwuok kumoro to idhi kaka Mombasa ibrochopo piyo piyo. Mae nyalo miyo mwandu wuok koa kumabor to chopo ne jopiny e seche ma owinjore. Mar ariyo, nikech en ndache olos yore, ng'iso ni accident or hinyruok manyalo wuok e wach yo mar SGR tin king'iyo kod ndereni mamoko machielo ji hinyo tho e ndara ka ajali otimore to tek mondo ajali otimore ne machieloni. Mar ariyo mar adek to bende waneno ni onyalo ting'o gik mang'eny en obor monyalo ting'o msigo mang'eny kowuok kumachielo nyaka kumachielo. Mae miyo jowuoth jokmanigi misigo ok chandre ni gidhi safar mang'eny, emomiyo iyudo ni noket kama chiegni gi port ma gikmoko bire mang'eny mondo omi otergi mabor e yo mayot. Mogik

Mokuongo en wi jowi mar Citizen. Ji mang'eny ohere nikech okelo kipindi mabeyo beyo, kod seche ma koromo saa achiel kata saa adek otieno okelo weche mag aluora maonge akwede. Nikech gin gi kipindi mang'eny ema omiyo ji oherogi kabisa. Mar ariyo nitie Ramogi mabende en mana mar joka citizen ma bende ji mang'eny neno kaluwore saa achiel gotieno to gikelo kipindi ma nyithindo ohero. Koro iyudo ni koromo gotieno to ji mang'eny bet ka cheko, ka ang' kang'iyo gik matimore e kipindino ae mamoko gin kaka citizen, mamoko kodi KTN magi bende ji hinyo neno nikech gin bende gin kipindi mabeyo beyo. Kaluwore gi mano, iyudo ni KBC to ni piny kabisa kaka jalendo mar sirkal, gin margini ji matin ema ng'iyo to koro onego nonro otim matek ne sirkal oket margini be obed maji ohero. Kae mogik ji winjo bende redio kabisa.